Olishet kobun muswongnotet ab soet konyumnyum kosir olishet ab kimni amun olishet noton kobun muswongnotet ab soet konyumnyume banda nekatewendi ibeal tuguk ngial tuguk en soet keibun akoi elemii amun nyumnyum ibunet noton nebo tuguk chekeal